Temisiet en Kenya ko kiit nekararan kot missing' ago en ng'alekab bandaptai nendo lain temisiet ko tukuk cheu chobet noton nebo oratinuek ak sikotoret wakulima. Ko yoche komi bandaptai nebo oret ak nebo muswoknotetab kasari alan ko kondeetab transfomaisiek choton chebo sitimet siko komuch korichen alan koityi aldaet nebo tuguchoton chekibo temik koit market. Ak kong'ololchin ak chemung'araik choton chemoche asikooldechi tuguk ak tuguk chechang' kou ng'alek choton chebo koreunetab beek amun moche temisiet kora ng'alek choton chebo irrigation alan kiretechi beek biik choton chemiten kotemisie. Ko choton ko agenge agenge en ng'alechoton chebo bandaptaisiek chekonu temisiet en Kenya.

Muswoknatet noton nekiroboiisien en mbarenyun ko moshinit noton netemishe ne naat ko tarekta, ago kin aboishen terekta en mbarenyun komuch kowal kabisa koburetab mbarenyun, ago kitemak mbarenyun ak kobit kelchinet anan kibit wolutik choton che kororon kot mising amun kitoreton ak ng'alek choton chebo kousus temisiet ak ko toret kora koik ne bonbon mbarenyun alan kosich kokararanit kot mising mbaret ne kinamin ko kibwa rurutikyuk komie ak kotoreton kora kot mising en ng'alek choton chebo kang'olet ab mbarenyun ak korur mising mbarenyun ne kin onde tuguk ko kororon kot miisng ago kibwa minutik choton che kigamin kokororonegitun ak kosich afya noton ne kararan kot mising.

En chito alan chemung'oroindet ala cho chito noton nebo mung'aret neboisien muswoknotet noton nebo Mpesa kokotoret kot missing' angap biik en kasari kokiko konor alan kikoik konorwenywan um um muswoknotetab nebo Mpesa missing' kosir rabisiek choton che cash. Kokikotoret chemung'arainik chechang' ak biik choton cheyoe biashara chemengech ago en ane okere ole kararan kot missing' ago sike komiachekitun alan kokororonitu ng'alek biashara chekeyoe en Mpesa koyoche komi ng'alechoton chebo till ako yoche keconfamen rabisiek angap kikochang'a chorik en chemung'araisiek choton chemengech kot missing'. Bichoton yoe mung'aret ko anan ko keng'ole ala keng'ole magoraek kolenji kokonde rabisiek lakini kotomo koyoche koboisie ichek kinet ng'alek choton chebo pochi la biashara alan king'et kinet kora agobo paybill anan ko till number sikokararanit kot missing'.

sacco ko kambunit noton negigotoreton kot mising en ngaleek choton chebo ribseet ab rabishek, kigoek konorweet nyuun nebo rabishek amuun interest nenywanet komiten komyee ago en rabishek choton nobesen koitu within time en time noton negokose tonyoru alan ko time ,noton negomokyinigee kot mising mogoegee rabishek en besendo, ago en ngaleek choton chebo wektaet ab rabishek koraa owektoi rabishek en kasarta noton nenin koraa angaab sacco ko biik choton chekikotoret anan society noton negikotoretech kot mising chemungaraishek chemengech ak biik mchoton cheyoe biashara ak kibagengeit noton nebo sacco, ago kiikotoreton mising en konorweet nebo rabishek, anagonor rabishek komobetos rabishek, ago sait negamach rabishek ocheruu ak oboishen en mokotuk chuuk chegomokyinige.

Naet eng bandabtai nebo muswoknotetab kasari en temisiet ko asarip naet koyachei aboishe kila kou ole kikinetitita. Ko tukuk alak tugul chebo muswoknotet en mbar ko yachei aboishe akaketchini abo kora si amautwa skills notok ne kikineta koyoton ele amuche arip. Ala arip naet noton sikobit komautwan en mbarenyu anan ko ole kiboishoitoi.

Ng'omnatet ak ng'alek akobo temisiet ko oleanoe kot mising ko koyob simoitnyu. noton smart phone ele asibi biik chotok interested alan cheinetei biik akobo temisiet. Kora ko tam akose radio, kora kot mising agere kipindishek chotok chebo temisiet en television nenyunet. Ako kora ko tam anan komi biik che tam konetishei akobo temisiet. Ko ole anyorunekot mising ng'omnotet notok akobo temisiet kot mising ko tukuk chon ako kikotoreto kot mising. Ako en ane achame asip ng'alekap temisiet kot mising. Yon amite arelaxeni anan yon amiten puch ko achame biik choton che kikomanda anan biik chotok che kikotok eng ng'alek choton chebo temisiet ak achame akase biich choton kot mising ngap anget ale toreton eng oret ege.

Kalanishek choton chebo chego koyoche kotililen kot mising ko kit netam ogere netai koyoche kotilil asimayachegitun chego anan koik mursi chekyuk yon oibe koba barabara anan yan kagonor, yan kamamande keib koba KCC. Ko kit ne ogere kot mising ko tililindab kalanishek chuton, ago kalanishek chuton koyoche aun en oret noton ne inegen ak ande ele nyolunot simalol tuuguk anan kochut tuguk choton che impurities anan che imuche koweche chekyuk ko a kalanishek chuton koyoche komi ele ribot kot misii! Ago yoche akonor en yootn ele mo tot ko interferen anan koit kewechowech kalanisiek chuton en oret age anan ko oret inoni. Koyoche aribe kalanishek chuton kot mising ngab bo maana yon kotililegitun kalanisiek kot mising ngab simowech chekyuk en atkan tuugul.

Kerenyun akobo boisiet ab kimnotetab asista en temisiet ak noton nebo kimnotet ab maat anan ko power supply kotam ogere ole kimnotet noton nebo solait anan noton nebo asista ko kararan kot missing ngab mobete, moite kele kabeet alan kang'et choton chebo asista sikobit koter bandab tai noton nebo tugukyuk en temisiet kosir noton nebo maat ne anan kokabet alan kokabek tokens komotesetai ng'alek choton chebo temisiet, ko agere ole ng'alek choton chebo solait kora ko kararan kot missing ako en ng'alek choton chebo chebkondet alan rabisiek choton choboisien ainstolen ko ainstoleni kityo solait konyil agenge kityo ako mogomiten any cost ako nkotkomiten komakila, ako en ng'alek choton chebo maat ko tebie siliboni tokens tebie sikokang'et wayat, chang' tuguk choton cheoboisien, ko agere anee ole karan kot missing nebo asista.

Ng'oyantisiek cheting'enge ak musuaknotetab kasari ak besendo. En rabisiek, kouu Tala ko bik chebeseni Tala ko , anan bik chaton komaisub oret ne nin missing angap imuche kobesen chemung'araindet anan ko chi agetugul komuche kobesen akoit iman rabinik en oret noton kachakchi angap imuch ibessen en smart phone neng'unget ago matageliban anan matemuch iliban rabisiek chutet ko angap kobesen en oret ne noton nebo musuaknotetab kasari anan ko Tala imuch kobet chito noton kobesen ko , noton ko ng'oyandit nekorom kot missing nenyoru bik choton chebo Tala ago ikochin hasara neoo kot missing kampunit noton nebo Tala sikomakomuch kobesendo Ako manyunyum manyor interest chekoraran kot missing angap imuche kobesen chito matoko liban konaton ng'oyandit nekorom kot missing en kampunit noto neuu Tala ak cheitiendos

Oret noton neimuch korib kibagange noton nebo tililindo en amitwogik ko kou koser biik ana ko kolewen biik choton chetelelnjin oret ana ko sector noton nebo tililindo en amitwogik missing ko en kokwotinwek ko tos miten biik choton che kerote ng'alek ab amitwogik ana ko eleriptoo biik ng'alek choton chebo tililindo en kokwet sikobit keam tuguk chekororon ako choton chekokirib tililindo en amitwogik choton kot missing sikotoret en ng'alek ab mionwogik kobwa ng'weny ng'alek ab amitwogik choton che related ak amitwogik chekakiam choton chemokororon ako kit ake kora neyoche sikorib tililindo en amitwogik koyoche kinet biik akobo umuhimu noton nebo ngiam tuguk choton chekororon chetililen ako chemoweche borto en binadamu ana ko chito aketugul noton neomisye korib tililindo sikobit kobos ng'alek choton chebo mionwogik ak tuguk chechang kot missing

Saet nekisoe kechope pendo anan pendo noton nekiome kesoe kele mot komowech biik benyoton nekakibel en kokwet, ako imuch komabiman daktari akomwa kole kararan benyi kakibel akyam en afya noton nebo binadamu, ko kisoe kele matkogo kaimutik en bortab chito anan ko en afya nebo chito agetugul nekaham benyitet, ako kiribe kot missing tililindo en benyiton ako en biik chebele koyoche kotililen kot missing matin komagibiman tenyi koyoche korur kora benyi sikosto tuguk choton chegayach en benyi anan kobeel tuguk choton anan ko imuch kogomiten miondo nekotindo teta alan ko kiit agetugul netot kogon shida en afya noton nebo binadamu kesoe kokararanit benyi en ateep alan en afya noton nebo binadamu, motkogo tuguk choton cheyachen kot missing.

En kap chi anan ko familia inoton ne tegemeonen rabishek kiyokyi en bitonin koit Kenya ko noton kou SendWave ko SendWave ko anan ko sometimes ko delayeni ko noto uindo ne imuch konyor kapchi inito. Nan kiyok rabishek ko deyaen kot mising, sait age kora ko imuch ko transaction anan ko rabishek choton che tile asikoit koityi chito ne kogiyokin rabishek komuch kotil rabishek chechang kong'eten en bitonin agoi koit koityi kapchi noton ne kogonye rabishek choton kiyokyi, komuch kodelayen kot mising anan kotil rabinik che chang che kor koitu komako the full amount noton ne kogimokinge en kapchi inoton.

Anne atinye account noton neakonoren rabisiek atinye account en KCB ih, atinye account en family bank Ako ak account ini ko kikomuch koribuan rabinik kot missing ako rabisiek choton ko tom Kai kobetio rabisiek choton Ako acheru en muda nekararan Ako kora account ichuton kobesenuan loan ichuton en time ichuton Yoon katinye kaimutiet Fulani noton chekabesen noton itu rabisiek en time ak ng'alek choton chebo intrest matile rabisiek chechang kot missing ako en rabisiek choton anan anome rabisiek chechang Alan ko siaseven kot missing account ichuton en kelchin

Aisurut anan kotab aisurut noton nemiten en soet ko kigomuch konyor biik boisiionik kou en ngalek choton chebo kanyitet ak filing chebo nil returns ko kigonyor biik boisionik en soet ago en kora en ng'alek choton chebo consultation anan ko kanetet noton nebo biik choton che tom konai agobo payment alan ko lipanet noton nebo aisurut kobun soet ko kigotoret bichoton boiisonik ak kora biik choton che kigonet biik agobo ole kilipondo aisurut en soet ko kigonyor boisionik ko alak en biik alan ko en kelchinoik anan ko boisionik choton che kigonyor biik mising en soet en kotab aisurut ko chondon en alak.

Oret neitchin olik tukukwai eng kasarta ne notet ko keboishe ng'alek eng oret noton nebo barabara. Barabara ko faster kot mising kou anaboishen karishek cheu bodaboda anan ko karit pickup anan karit age tugul neu brobox koitei en sait ne noton. Olik chu en ndoyo eng kasarta ne notet. Nngap niton kora ko itu koit koinyundet tukuk ak keip en kopun barabara akoi ole mitei alikchuk eng kasarta ne notet. Ko agere ale oret ne notet no boishen kot mising notok ne kararan ko barabara, ngap kora en olienyi ko makali kot mising. Ngap mwanik kitio chemochei ako makali kot mising. tam ne comparen ak tukuk alak ng'alek notok nebo karitab maat, ak bunet notok nebo barakyat anan nebo ndegeit ko kiit notok ne kararan ko mising ko barabara noboishe soiti.

En soet eh en bik choton chemiten soet ko kipagenge ko woo kot missing ngotuyogee bik kochang kot missing en soet ako information choton chekimuche keyapta en online ko faster kot missing ako nyoru bik choton chemiten soet en sait nenin Ako ngotko nget piretab kuraa ana keyai piretab kuraa en muswoknotetab soet ko imuch ko koyan kabisa ako imuch koib koyan neo kot missing ako tor koyoe piretab kura kochakta ako imuch koamuan bik choton chemii soet ngalek ah chebo piretab kuraa koik agenge ak kowirta chito noton nemomoche kit missing, ako imuch kora ko kerigen ana keib kuraishek en online ak keaken systems choton chebo piretab kuraa ak keyai ko kowo kombo ana koyaak tukuk choton chema clear en online.

Tuguk choton che kichikilen kimnatetab chego chemi ndonyo komiten tuugk choton che kechikilen kou thermometer kouch kechikilen kit neu chego, ana chego kotko pure anan ko keteshi kiy chego, komiten temperature nebo chego ne ingepiman koboru kole chechu ko pure anan kogetesyi kiy. Kora komoe ketesten nyigisindab chego ak en muswaknatet ab kasari keboishen moshinit noton ne computerised ak kobor kole kororon chechu anan ko chechu ko mokororon

En ane kit nekokonon kelchin anan kit ne kotoreton kotokos rurutik kyuk komuch apcheita ngamun achame anendet biik asi ong'omit kora soiti ago apchechi biik choton che choronkyuk chetam kemiten ngalek ab minutik tuugl anan ko temisiet ko ana apcheite anan ayapte kiit noton ne kotoreton asikokororonegitun tuguk kyuk ko kararan kot mising ago achame ana yai kou noto angamun betut ak ine alan ko kasarta ne koboishen chito age ak konetan kowekse kora koganetan ko ng'etu kogakinetge tugul ak keng'omegitu tugul en ngalek choton chebo mbar ago toretech kot mising kora ngalechuton kou temik ago kan koganet biiik koganyoru kelchin ak ane ak abaibaitu amun karanet biik kit ne kyayai anan ko sir noto nenyun ne kioboisien sikotogos rurutikyuk ak kokoronegitun kot mising ago noton kotoreti bichun ak kotoreton ak ane asich kelchin mising agobo naet agobo muswaknatet noton nebo en nguni

Mashinisiek choton Che kigeen chego en mbarenyun ko Imuch ko konon kewelutik Che Chang kot mising ako choton ko machang mising kobaten aboisien kimnatet noton nebo maat ko Imuch anan sait age komami anan ko kobek tokens Imuch ko kokon kaimet neo kot mising amun angot ko ka mobokonji ge anan a chopchigei ngalechoto ko Imuch tor ko konon kaimututiet asi kor komakigei teta anan komakigei tukyuk en sait noton ne nyolu kot mising ako kora komiten teta noton netindoi miando nebo mastitis anan nebo kinaigik komuch koyai teta komoik comfortable teta en keet noton nebo mashinisiek chuton ago mashinisit niton kora komoche chito ne ngom Ana ko netindoi naet agobo ngalek chuto ak koyaaak angonyor chito netindoi naet agobo teta ko yon monyor chito netindoi naet komie agobo kekei tuchuto ko Imuch kogonon kewelutiet ago Imuch komagei teta

Yon mii rutoi kiprutoiyot koo kararan ngoboisien kampunit en oratinwek mbalimbali cheu en ng'alek choton chebo expenses komuch kotar kampunit akoo kampunit kora koo iyan en eleo missing akoo kiyani kampunit angap ngoruto kiprutoiyot kiyani kele koyoku alan komiten kotelechin kampunit fulani akoo kiyani kot missing en kasari kokikochang'aa chorik che imuch kobaa uyan kokobendii en kokotuchengee ng'alek chebo rutoi lakini kokowendi sekeisiet, en ng'alek choton chebo chorset, ko en kampunit ko telechin kampunit chichi ako kararanit kot missing eeh ng'alekab rutoi en inendet akoo ngwo rutoi ko wendi kokokikochi aah betusiek choton chewendi rutoi kokoikochi kampunit fulani ako kararan angoboisien kampuni ngap expenses tuugul kotore kampunit akoo en kit agetugul kora netese tai alan kit netese taa en yundon yungowo rutoi kiprutoiyot kenaisie kampunit akoo telelchin en ng'alechoton.

Bendo um en kelchin noton alan kelutab kelunet noton nebo bendo en tuga choton chebo panyek ko wo kot missing', ago en tuga chuton chubo panyek komuch keexpoten anan kealda penyi en abroad alan ko komoswek choton che outside Kenya. Ago en um chuton komuch kokochi bichoton chebo cheribe ala ko en temisiet niton nebo panyek kokochin kelchin neo kot missing' en pichoton chekibai tuga choton chebo panyek kot missing' ak kokochin kelchin neo kot missing'. Ngap en panyechuton ko en tindo market alan ko ndonyo noton neredy neole kot missing' agobo panyekchuton makat en taonisiek choton cheechen ak chemengechen ko ole biik chechang' kot missing. Moite kele konyo ngwony market inoton nebo aldaetab pendo en tukab panyek.

Kasit noton nekonan muswoknatet ak soet ko en muswoknatet aboisien sikochokyige ngalek choton chebo minutikyuk anan ko boisionik choton chebo imbar ko konan achokyi kot mising ak amin en kasarta noto nekararan ak kogogonan kora anai kasarta noton nomine ana kasarta noto nekayamnge ande ne anan amin ne en imbarenyun ak kotoreton kora en kasarta noton ne avesteni anan kasarta noto nekararan ages tugukyuk che kiande imbar. Ago kora eng ngalek choton chebo soet kotareton ayapta ak aalde tugukyuk en soet ak anyoru kastomaek choton chebo, chekanyorunen soet kot mising ak komwowon kole makyinge au, makyinge en ano, ak kogonan kora ngalek ab soet kora anet biik ak aborchi biik tugukyuk chebo imbar ak anet biik kora agobo olomindoi anan olaiptoi ngakekyuk choton boisionikyuk chebo imbar, konai ak ichek en soet.

Temik konyoru kelchin neo kot mising en oratinwek chuton chu itobonotin cheboto boisiet ab sirutik ak muswoknatet angamun. Muswokanatet ab kasari ko kararan kot mising en temik en kasari angab toreti temik konyor market noton ne kararan kot mising en sait ne noton anan ko en betushek choton che nin ago muswoknatet kora kogochin koik faster angab en muswoknatet ab chuton en oraniton ni itabanat ko kogonam temik ago nyoru kelchin kora neo kot mising en ng'alek choton chebo konet biik ak konyor biik choton che tom konai ak konyor market noton ne itabanat kora nemorebenge ak chi ago momiten kora choton kiguuren competition ak temik alak koyob oratinwek che terter.

Kukul ko apit noton nekararan en musoknotetab kasari angap kukul komuch konet biik tuguk chechang' kot missing' ago kit noton nemengen anan ko kit noton netom inai ako ikose tenai iteben kukul. Ago kit agetukul en mbar kora imuch iteben kukul kot missing'. Lakini any shida nebo kukul ko en chito nemoingen kosoman ala kong'alal ko motos konai agobo lukait noton neboisien kukul neu english ala ko kiswahili komaimuch konai chito neu nono. Lakini toreti kot missing' chito neingen kosoman ak kosir alan kong'alal kukul ago toreti chito kotmissing' en oret noton nebo kioton kamongen ak konai en sait nenoton.